Hamwe na moritũ marĩa makoragwo thĩinĩ wa intaneti wambere nĩ atĩ, intaneti nĩhũthĩkaga kũyagia vindio na mbica na mbica cia waganu. Wakerĩ nĩ atĩ intaneti nĩhũthĩkaga nĩ mĩkora kũiya andũ na kũhaki akaũnti ciao. Wagatatũ nĩ atĩ intaneti nĩhũthĩkaga kũmenerera ndũrĩrĩ iria ingĩ hamwe nao gũcogera ngũi na kũnyagia irumi tofauti tofauti.

Moritũ marĩa ũngĩcemania namo ũkĩhũthĩra intaneti hamwe namo wambere nĩatĩ noũkorane na aici arĩa maiyaga makĩhũthĩra nenda cia ũkinyanĩria. Wakerĩ naguo nĩ mahoro ma maheni marĩa manyagagio kũrĩ ng'enda cia ũkinyanĩria citiganĩte, wagatatũ naguo nĩ akauti yaku kũhakwo nĩ mĩkora na ĩgatũmĩrwo kũnyagia maũndũ matarĩ meega, na nĩguo gũikarania na andũ thĩini wa intaneti na nja wa intaneti, ũbatiĩ maũndũ marĩa ũrona thĩinĩ wa intaneti ,matigacũngĩrĩrie gwĩka matua maku ma mũtũrĩre wa nja.

Maũndũ mothe ma bata haha nĩ atĩ, haha mbicainĩ ya mbere hena Huduma Center ya Turukana, wakerĩ nĩ atĩ hena Huduma Center ya Kĩbĩra, wagatatũ naguo hena Huduma Center ya Lamu, Mombatha. Wakana naguo hena Huduma Center ya Embu na Huduma Center ici nĩcihũthĩkaga kũrehe motungata ngũrani ngũrani kũrĩ andũ hamwe namo arĩ kũihũria gĩbandĩ, kũihũria kandi cia e-citizen na maũndũ mangĩ matiganĩte.

He bata mũnene mũno gũtigĩrĩra atĩ o mwana o mwana nĩagerera ũndũinĩ ũyũ, ũyũ nĩ atĩ wambere ũndũ ũyũ nĩũtigagĩrĩra atĩ mwana nĩagĩa na ũmenyo na akagĩa na ũmenyo wa indo citiganĩte. O hamwe naguo nĩũteithagia mwana gũkũra na maũndũ ngũrani ngũrani, na oho o mwana nĩagĩyaga na ũmenyo na gũtigĩrĩra atĩ mũthingi wake kuma harĩa thĩ nĩwombĩka wega.

Njĩra cia ũkui iria ihũthĩkaga thĩinĩ wa gĩcigo kĩrĩa njikaraga, wambere nĩ ũkui kũhũthĩra nduthi kana kibikibi, ndũthi ici cihũthĩkaga kũingĩrĩa athii matũrainĩ ngũrani ngũrani. Wakerĩ naguo nĩ kũhũthĩra tukutuku, tukutuku cihũthĩkaga thĩinĩ wa akuii arĩa marathiĩ thabarĩ nguhĩ. Wagatatũ naguo nĩ kũhũthĩra matatũ, matatũ nĩciagũkua athii kuma kũrĩa maraikara nginya gĩcigoinĩ cĩa taũni.

Harĩ bata mũnene mũno, wa kũhanda mĩtĩ mĩingĩ icigo-inĩ iria ũrĩ. Wa mbere nĩ atĩ, mĩtĩ ino nĩ ĩteĩthagia kũgacĩrithia rĩera rĩa kũrĩa ũrĩ. Wa kerĩ nagwo, mĩtĩ ĩno nĩ ĩteithagia kũgũcĩrĩria mbura thĩiniĩ wa icigo iria mĩtĩ ĩno yahandwo. Wa gatatũ nagwo, mĩtĩ ĩno nĩ ĩteithagia, harĩ gwaka kũhũthĩra mbaũ, na nĩ cihũthĩkaga gwaka manyũmba, na indo ingĩ itiganĩte. Irathimo iria tũgĩaga nĩ atĩ, maica nĩ mongererekaga tondũ rĩera nĩ rĩkoragwo rĩgacĩrithĩtio, nĩũndũ wa kũhanda mĩtĩ mĩingĩ.

Nĩguo kũhũthĩra mbeca ciakwa wega rĩrĩa ndĩragũra indo ndigagĩrĩra atĩ indo iria ciothe ndĩrenda kũgũra nĩndaciandĩka kĩmwe gwa kĩngĩ nĩguo atĩ rĩrĩa ndathiĩ kũgũra, nangatigĩrĩra atĩ nĩndeka ithabu rĩakwa nĩguo rĩrĩa ndathiĩ kũgũra ngatigĩrĩra nĩndamenya mbeca iria ngũhũthĩra ngĩgũra indo icio nĩguo ndikae kwaga kũgũra indo imwe kana ngagũra indo nyingĩ makĩria wa ũrĩa ngũbangĩire mbeca ciakwa.

Rĩrĩa ngũkorwo ngĩhũthĩra mahinda makwa mũno kaingĩ na kaingĩ wambere nĩ atĩ nĩnyendete gũthoma mabuku mũno rĩrĩa ngũhũthĩra mahinda makwa, ũũ nĩ atĩ mabũkũ nĩmandeithagia kuongerera ũgĩ na ũmenyo wa maũndũ matiganĩte. Wakerĩ naguo, nĩnyendete kũhũthĩra mahinda na bamĩrĩ yakwa tũgathiĩ nja tũgakenerera kũu hamwe na bamĩrĩ yakwa.

Ĩĩ twĩ ta bamĩrĩ nĩtũrĩanagĩra hamwe. Ũndũ ũyũ nĩwabata mũno twĩ ta bamĩrĩ kũrĩanĩra hamwe tondũ nĩũrehaga bamĩrĩ hamwe na ũgatigĩrĩra atĩ maũndũ ma bamĩrĩ nĩmahota gũkinyanĩra tondũ nĩmwakĩnyitanira.

Wambere nĩ kũhũthĩra ihaato nĩguo kweheria na kũhuura rũkũngũ rũrĩa rũngĩkorwo rwĩ nyũmba-inĩ ona kana tĩĩri kana ndaka kana o indo ingĩ ciothe cingĩkorwo ciĩ baranda-inĩ. Wakerĩ naguo ni kũhũthĩra duster ĩ mũtĩ mũraihu iitagwo mopu, ĩyo nayo nĩĩteithagia kũhũthia wĩra wa gũtheria nyũmba ũũ atĩ ndũbatiĩ gũtinda ũkĩinamĩrĩra mũno na oho nĩnjega tondũ nĩĩhũthagia na ĩkaiga mathaa ũgĩtheria nyũmba yaku.

Motaaro marĩa mangĩndeithia kũiga nyũmba yakwa ĩĩ theru ona kana marĩa mandeithĩtie kũiga nyũmba yakwa ĩĩ theru hamwe namo nĩ atĩ ũtheru nĩ ũteithagia kũiga ũgima mwega wa mwĩrĩ. Wakerĩ nagwo, ũtheru nĩ ũtũmaga andũ magũkue na njĩra njega mũno mũno ta hingo ĩrĩa wacererwo nĩ ageni. Wagatatũ nagwo nĩatĩ kĩrĩkanĩro onakĩo nĩ gĩtwĩrĩte ũtheru nĩ wakerĩ harĩ Ngai.

Nĩguo gũtigĩrĩra atĩ mũciĩ waku nĩ wa ũgitĩra kumana na tũ nyamũ, wa mbere no ũtigĩrĩre atĩ nyumba yaku nĩwamĩiga ĩ theru o hĩndĩ o hĩndĩ. Wa kerĩ naguo, nĩ ũgatigĩrĩra atĩ nja yaku nĩũramĩhata na ũkamunya kana ũgatũgũta ria rĩrĩa rĩramera kũu nja yaku.